Haha hena gĩkundi kĩa andũ, amwe maikarĩte thĩ, na ũmwe arũgamite. Maronekana me kĩrathi, tondũ ũcio ũrũgamite, aronekana akĩmatarĩria kĩndũ, na harĩa mbere hena mandĩko tokorwo nĩmo andũ aya maikarĩte thĩ maratarĩrio, ona othe mekĩrĩte Mask.

Thikũ ici kũgũra kĩndũ, nĩ ũhũthũ mũno tonginya ũthiĩ nduka-inĩ we mwene, tondũ no woe thimũ yaku, ũgũrĩre ho na nginya ũrĩhĩre ho, na nginya tokorwo ũreherwo kĩndũ kĩrĩa wagũra. Ũũ nĩ kuonania ũrĩa tekinoronjĩ ĩrathiĩ ĩgĩcenjagia maũndũ na maũndũ marĩa twekaga tene timo tũreka rĩu na nginya hau mbere-inĩ timo tũgakorwo tũgĩka.

Ngari ĩno ĩronekana nĩ ya rũhonge rwa thirikari rũrĩa rũrũgamagĩrĩraga maũndũ ma tekinoronjĩ. Ĩroneka andũ aya mehau tokorwo mathiĩ kũrora maũndũ ma tekinoronjĩ ũrĩa marathiĩ na mbere kũndũ tuge ta wabici-inĩ cia thirikari.